Nkemwa kele kading'ung nepo national health insurance fund koyoe eng chito nenyone ak korue um komonishone kole kadinot po national health insurance fund kumuchi konya chito um nenyone kanyoiset ak kowek kaa ak kora komuchi kotoret chito nerue eng um sipitali anan ko olenyorune kanyoiset. Iboru kole imuche kenya chichot betushek somok um cheisubekei um konyoru chichot kanyoiset akonyoru kora rwondo eng olekinyoise anan sipitali.

Chang pichinwek um cheabune yeayoe boishetap e-citizen. Netai pichindo nekiabun ayoe boishonot po e-citizen ko um ichutekei mising ako yoomoche ayai um boishet anan alipan kiy apoiahe e-citizen ko ichutekei mising noitok kokonu um kobit koikoinotet eng boishet anan kochelewan kit namoche ayai amu nkomeche alipan chepkondok eng chokchinet koeshoi noto amune um si moboibochini boishonotok po e-citizen.

Oret akenke nekikonore um matundechu kemuchi kende frigit. um Kendoi frigit sikobit kotebisko betushek chechang amu matundechu mameche olemi lalang'yet, meche olekaitit. Nkende olelolong'en koyokitu amu um matundek chechang koyokitu eng chokchinet um notok amune sikonyolu kende frigit um amu nkende frigit komuchi kotebiso betushek chechang akomuchi kobois kotakokororon um not amune si um mara mingi kendoi olemi frigit um sikobit kotebiso eng betushek chechang akobit kokororonitu keboishe.

Boisietab golsetab bandek eng' kokwet nyu kegole um mising arawet netai nebo kenyit, anan go arawet nebo aeng' kosubkei ak um ropta. Kolsetab bandek mising keyae ya roboni, amuu bandek um kobitos komye ya roboni. Eng' kokwet nyu kegole um mara mbili. Kigole netai January anan ko arawet netai, ak nebo aeng', ak arawet nebo lo yo roboni komye. Kesishietab kora nebo bandek keyae ya kemeut amu mameche ole mii beek chechang'. Ngonyor beek chechang' koyaigitu bandek chechang'. Nguno eng' kokwet nyu, kegole arawet netai ak nebo aeng' ak arawet nebo lo yo roboni komye. Atya kekes um arawetab, che tai kekese arawetab um mut, chebo aeng' kekese arawetab taman agenge ak arawetab taman ak aeng' komomi ropta.

Imugakse ketil kibandet eng' soet. Netai, konyolu ilogen in e-citizen, Nyolu inde details cheguk e-citizen kou kenyit nebo sikwet, arawet, ak betut. Nebo aeng' um konyolu inyit um goret nekigisigenin, kosubkei ak um details chebo birth certificate. Nebo somok um konyolu ii-inde tuguk um che mogotin, kou um ng'ot ko imuren anan koi chepto. Nebo let, konyolu iyokte tuguk chutok tugul um sikobit ikeny um walutik kobun um Huduma, Huduma centre nenekitenin um ole nyolu. Kagobata betushiek che masire wikit ageng'e um biibu ID neng'ung'et.